Ndalo ma yiero ochiegni chopo ineno ka joma gombo mondo oyiergi kata joma gombo mondo obed jatelo wuotho kendo giwuotho gi gechegi, gi pesa mang'eny ka gimiyo ji. Kendo iyudo ka giwuotho gi geche ma wigi malo yaore. Mondo ka gichopo kuonde ma ji ntie mang'eny, giyao ayawa wi garo to okgiwuogi. Kibeda beda malo kanyo to giwuoyo ka giwuoyo gi jii ka gitemo nyisogi gima gidwaro. Ka gidwaro bedo jodongo, kombe ma gidwaro. Gimamiyo onego gin ema oyiergi, kikoyier jomoko, gima gibokelo negi. To ka gisetieko iyudo ka gimiyogi kata pesa matin, kata mia abich, kata siling pir abich, kata mia achiel. Mondo ging'ieu gigo mondo jogo oyie mondo oyiergi. To koseyiergi be iyudo ka ng'enygi be biro malal alala. Ma chieng' moro kata ka in gi gimoro madhagi, kidhi manyo jaod bura maniyiero, iyudo kata koonge kata ka entie okoneni kata okonyal kata konyi. Kochopo chieng' moro kendo ichak giduaro mondo oyiergi, ekoka giduogo kendo kichako manyou. Koro en aena ka tugo magibiro gikwayou gimoro imiyogi, kisemiyogi kendo gilal.